Pichani en mar jopiny, e piny Kenya. Ji ariyo manie picha gin Raila Odinga kuom acham kod Moses Wetangula kuom kor ka achwich. Gin jopiny madongo e piny Kenya. Ji ariyo ochung' e nyime podium manigi mic mang'eny manyiso ni gin eka gikoro weche kata ginyiso gima giparo ni onego otim. manie podium nigi weche to weche mondikgo gin, The Nationa NASA.NASA ne en kanyakla mar jopiny e piny Kenya , mane otelone sirikal mokalo.

Ka ineno picha mar M-Pesa gi pesa, gima duogo e pichani, en mokwongo, chokruok mar M-Pesa kod simu. Pichani nyiso ni M-Pesa konyo ji e yore mopogoreopogore, mag tiyo gi pesa kaka golo, oro kata chokruok. Mar ariyo, M-Pesa osebedo konyruok maduong' e ngima jii mang'eny e piny Kenya. M-Pesa konyogi e yore mag tiyo gi pesa mayot kendo maber. Pichani nyiso ni M-Pesa konyo ji e yore mopogoreopogore mag tiyo gi pesa kaka golo. Samoro be ka idwa orone ng'ato to inyalo orone through M-Pesa. Mar ang'wen, M-Pesa osebedo konyruok maduong' e ngima ji mang'eny e piny Kenya. Osebedo kokonyo e yore mag tiyo gi pesa e mayot kendo maber.